Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũrũmwe na wendo mũnene ũrĩa tũngĩkorwo naguo ithuĩ twĩtamabũrũri ma East Afrika, na ngona atĩ, nĩngĩhota atĩ notũnyitane na tũĩguane atĩ notũĩke ũndũ twĩhamwe, notũkorwo tũgĩkũra na njĩra nene, twĩta mabũrũri ma East Africa, na notũkorwo tũkĩhota nginya gũteithia arĩmi aitũ gukorwo magĩkũra. Nĩtondũ rĩrĩa arĩmi marĩma mĩmera yao kana magetha mao nĩmarĩhotaga gũkorwo makĩhota gũkĩendio mabũrũri marĩa tũriganĩtie, gũtarĩ na mĩhĩnga mĩingĩ. Na oho ũndũ ũcio noũtũteithiĩ gũikara twĩna thayũ, tondũ tũtingĩkorwo tũkĩrũa na mabũrũri marĩa tũriganĩtie. Na oroho hĩndĩ ĩrĩa twĩ a mathina, nĩtũrikoragwo tũnkĩmenya atĩ hena andũ marĩũkaga gũtũteithia tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũiguanĩte namũndũ nĩ arĩũkaga gũgũteithia hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna.